Chiemo nikae mamit nga'ni chamo avocado, rong'o ma onyas onywasi gi mae apani ni kuon moriw gi alot kuon moriw gi alot onywas gi alot, chiemoni ithi inyiewo ringo monyuas onyuasi e chiro tinyiewo kod avokado mochiek, mogo tonego ibedgo mirego kata minyiewo, ikawo mo ti olo nyanya iolo kitingu alafu iolo ringo'ni monywas onyasi ineni ni ochiek maber, to kuon iketo aketa pi dakuon iketo mogo tichako dwalo kuon to apani iolo alot e hiye alot mosengad matindo tindo, abokadoni nikech ninyiewe chiro inga'de gi pala ma tindo tindo majaber tikete e sahan ikau jiko tichiemo

Nga'ni chamo chiemo mamit ochamo tong', mae apani chiemo mogokinyi ochamo tong' oketo gi chai mopoto mopoto mangi chak alafu bathe oketo apoyo, tong' ikawo tong gweno maninyiewo kata ngwen mipitho to itoyo ariyo kata adek anto anya toyo ang'we, kisetoyo ang'wen tichwado ichwado ichawado alafu ikawo mo tiole pan no, kisekau mo tiole pan tiolo tongi mane ichado ichadono irite mondo piny ochiegi alafu iloke ichakirito mondo pinyne ochiegi alafu igole, chai tikao akawa tinyalo nyiewo chai ni e duka kata ka ingi dhiang' kata ka in gi diel tikawo chak tikete majan, kisekao cha chak tikete maja tirito mondo wal kosewalo kik iweye opukre kopukore to oketho mitne, koro kosewalo tikawo ikawo oluth kuon tirudo irudogo mondo mitne odonje iye, idwoko mach piny, ka mitne osedonjo e hiye irito matin kendo owal gi piny gi hiye alafu igolo tikete e kikombe, alafu apoyoni to ka ingo, ipitho kata ingiewo be inga'do de ipoke ti ngade be matindo tindo tikete e sahan to koro uchiemo ma ka iya chiemo ti

Nitie joma onge' loso chae, chai to kila nga'to nyalo loso, apoyo nika, mandas nika alafu gigi gi tho ngere iluongo ni smoky, thowa mar onagini ni to pok waonge' nyinge, koro okau cha chak ma ok ane ka okete majan, okau cha chak iweye owalo tikete sahan, tikau mandas minyiewo kata mitedo to be ikete sahan alafu gik ma koro en godo marabuor ikawo tinyumogae mo sechego sechego ikete e mo mosechiel tikawe tinyume mo alafu kineno kagiselokore kagiselokore gilokore gibedo marabuor tigolo, alafu apoyoni to ipoko apoka maber gi pande to keto e san to ketone gi ojiko mochamego

Nga'ni ohero apoyo, nga'ni nigi apoyo, en gi kuon marachar en gi alot to en gi ringo', ringo ti inga'do matindo tindo tichwako kisechwaki ringo' ma pige orumo kik ipuk sube, iyolo mo matin tiloko iloko ma ringo' lokre marabuor, ringo' koselokre marabuor tingadone kitungu tingadone nyanya tiumo to opopni, tiumo kose popni gi mo gi nyanya motore timedo pi matin ithecho mana pi matin, kuon tikao pi dakuon tiketo mach kasto kisekete mach tiweye owalo tiweyo mogo tidwale idwalo kuom, idwalo kuono ma mach donje kuon, alot to kosenga'dni e chiro kata ingado kendi ti ingado nyanya ingado kitungu e yie mo alafu iolo alot tirudo irudorudo apoyo tikawo tinga'do angada mar moramora mani ingo tikete sahan tikete ojiko ma chiemb ji ariyo.

Kae aneno waru motedi ,aneno gweno to aneno gimikowego gimimatho, an kachamo chips oka kawga gimoro amora okati gi ojiko onge' gima atiyogo atiyogi mana lweta, akawo to aporoe chumbi kasepore e chumbi to amako amaka gi lweta to achamo, gwenoni be amaka amaka gi lweta to achamo achamoa kamaeni, okati gi ojiko mora mora kaka anno akawo kawa lueta tamake godo amakego sechego sechego amake amaka gi lweta ariyo tachamo achama matieki.

Ikawo akawa muogo migolo e pudho kata minyiewo to iketo mo ekendo to iweyo mo chiek madum iro tikawo muogo tiolo ei mo tiweyo iweyo molokre marabuor tikawo tiketo e san tichamo.

Chapat to ji chamoga sechete, obed jumapili, tich ariyo , abed tich adek, obed tich abich, chapat en gima nga'to chame e ngimane, kidwa tedo chapat tikau mogo tiporo e chumbi, kise kau mogo tipore chumbi tiloke iloke mondo chumbi odonje hiye alafu ikau pi maliet tiole mogono, ti dwale dwale dwale momakre kosemakore tiolo mo, iolo mo mondo leny mondo mogo modonge' lwetigo bowuogi, kisedwale kamano ma mogo te manie lweti owuok tiume gi otamba gi otamba mora mora mihiko mondo obed mayom, kosebedo mayom tirunde irunde tipoge matindo tindo, kise poge matindo tindo, to matindo tindogo ichaki runde irundogi irundogi ti iketogi e pan man gi mo, kiseketogie pan mangi mo tiloko iloko ma obed marabuor

Piny manyasani ji tinde tiyo gi gik miluongo ni jiko, jomoko tiyo gi jiko mangi muya kaki dende gi tho ngere wawacho ni gas to chon kendo emanitiyogo mane nga'to kawo kite adek alafu omoko mach e diere to okawo sufuria to otedo gimora mora modatedo, to sani ji nowacho niya ni kendo nigi hiro koro gima ji timo sani gitedo e jiko mokete makaa kata jiko mangi muya miluongo ni gas.

tinde ji matin tiyo gi kendo to wan dalawa wan pod watiyo gi kendo nikech dalawa pok olony ahinya lakini kiwuok oko dalawa nitie kuonde moselony ma jomoselony go tiyo gi gima nyasani iluong'o ni jiko moko be tiyo gi gima nyasani ma en jiko mokete muya koro idendo gi dho ngere ni gas

Onge ga gimamora e pinyni pile pile ka waru. Waru en gima anyalo chamo kata ka anindo. Ng'ani temo nywando waru mondo obed matindotindo kata onyosre. Onyoso waru gi oluth kuon apa ni odwa mi nyathi mondo ocham nikech nyithindo ok chamga waru madongo dongo kata rabuon madongo dongo moket kama.

Mae kendo e gima aloso kawuono machamo okinyi mang'ich manachiew gi cha chak mopoto. Ma ikaw waru, ikaw mogo tiriw di dimiluongo ni food color gi dho ngere. Ti kaw pi tiriw e yi mogo no. Tirudo irudo irudo ma los gima chal gi nyuka. Koseloso gima chal gi nyuka ting'ado waru matindo tindo tisoye e gima chal gi nyuka no moting'o mogo, pi, chumbi gi gimiluongo gi dho ngere ni food color. Kisetimo kamano, tikwanyo gi achiel achiel nikech mogo ni dhimakore gi waru ni. Okwanyogi achiel achiel tikete mo manisekete jiko. Ikwa mo to nikete jiko. Koro kisenywando gigi mikete nyaka waru e gima chalo nyuka ni, tikwa waru go tikete mo manosechiek e kendo mane dung' iro mamit tirito gibed motuo.